Nyendete intaneti ĩnjĩra ya ya kwamũkĩra mohoro, tondũ gũtirĩ handũ ita ngĩrorera mohoro, ndĩ bara-inĩ kana ndĩwĩra -inĩ kana ndĩnyumba -inĩ. Nĩkio nyendete intaneti, ĩnjĩra ya kwamũkĩra mohoro.

Marũa marĩa ma maagĩrĩire nĩ getha mũndũ maũndũ marĩa mabatarangĩa nĩ gũo mũndũ cia ũrĩmi bũrũri inĩ nĩ marũa kũma thĩrĩkarĩ rũhonge rwa thĩrĩkarĩ, na marũa ma KRA nĩ getha kũonanĩa wĩ mũrĩhĩ wa igoti na marũa ma KEBS kũonania indo icio nĩciiganĩrĩrĩe marĩa thĩrĩkarĩ ĩroraga gũkonĩa ĩndo icio na ĩkĩro iria ciagĩrĩire na indo njega na tĩ ĩndo ĩtarĩ njega harĩ ũrĩmi.

Maũndũ marĩa mahanĩkaga mũndũ angĩagarara mawatho makũingĩria indo bũrũri-inĩ nĩ atĩ no ũnyitwo na ũhingũrĩrwo mathitanga igoti-inĩ, na indo iria warĩkia kũgũra cinyitwo na cihingĩrwo. Nawe, ũrute o fine o ho na ũtuĩke wa kũhingĩrwo igoti-inĩ, nĩ ũndũ wa kũagarara mawatho ma kũingĩria indo bũrũri-inĩ.

Ngwĩciria nĩ kwagĩrĩire gwĩkĩra makorobia marĩa magethetwo gũkũ bũrũri-inĩ ngirĩndi kũrũmĩrĩra mũtaratara wa gwĩka ngirĩndi cia wagĩrĩru wa indo iria ciendagio nja wa bũrũri nĩgetha tũkamenya o makorobia, nĩma ngirĩndi ĩrĩkũ na nĩgetha tũkamenya mbeca iria ciagĩarĩirwo gũkorwo ikĩrĩha, o ngirĩndi kumana na gĩkĩro kĩa igũrũ nginya gĩkaro gĩa thĩ na nĩgetha makamenya ngirĩndi ĩrĩa ya igũrũ ĩkĩendeke na nja wa bũrũri nĩ ya kiro irĩkũ na nĩ ya kũrĩha mbeca cia igũrũ mũno gũkĩra iria ingĩ.

Nonyende kũgũra gĩthaka kĩa ũrĩmi ,kana kũgũra gĩthaka, na gĩtũmi gĩa itua rĩakwa nĩ tondũ, ĩngĩgũra gĩthaka nonjĩke nohotagĩ kũrĩma, kana nohote kũruta kũiga mahiũ. Na nĩgetha ngacoka ngendia mahiũ mau kana ngacoka ngendia irio irĩa ingĩkorwo handĩte na koguo njĩra ĩo nongorwo ngĩruta biacara ya ũrĩmi gĩthaka -inĩ kĩu na njĩra nene mũno na kũhota gũkorwo na mbeca cia kwĩhota mũtũrĩre -inĩ. Na mbeca icio cia ũrĩmi kumana na mahiũ kana na ũrĩmi ũrĩa ingĩkorwo njĩkĩte gĩthaka -inĩ kĩu.

Arĩmi manyitanagĩra na njĩra ya kũgũra mĩgũnda ,kambũni-inĩ iria ciũĩkaine atĩ nĩ irendia mĩgũnda ĩrĩa ĩ ya maa, na njĩra ĩyo nene nĩkũgĩa na marua ma mĩgũnda ĩyo, marĩa me moĩkaine, moĩkaine obici cia thirikari cia mĩgũnda, kogwo ũndũ wa mbere wa , arĩmi ũrĩa mekaga nĩ gwĩka search ya mĩgũnda ĩyo, na kũmenya mĩgũnda ĩyo ĩna marua marĩa me mo ma mĩgũnda, marĩa ma maa, magakorwo makĩmenya ningĩ kambũni iria maragũra mĩgũnda kana ithaka icio, nĩ kambũni ĩrĩa yũĩkaine , na ĩrĩa ĩheanaga marua ma maa ma mĩgũnda.

Mecirĩa marĩa mũndũ akoragwo namo cia ũici wa mĩgũnda nĩ atĩ mĩgũnda mĩingĩ ĩiyagwo nĩ gũkorwo andũ arĩa maragũra kana marenderĩo matarĩ na maratathĩ marĩa magĩrĩire ma mĩgũnda ĩyo. Thĩrikari nĩ yagĩriĩre gũkorwo ĩkĩheana mĩgũnda yagĩrĩrĩo kũheana maratathĩ marĩa maagĩrĩirwo kũrĩa agũrĩre a mũgũnda ĩyo na nĩ magĩrĩrwo nĩ gũkora makĩtacukĩa makĩnya ma kĩwatho kũnyĩta andũ arĩa maĩyaga mũgũnda, na arĩa maraendanĩrĩa mĩgũnda matarĩ na maratathĩ mayo ma ma matakũmaigũĩra tha na kwogwo ũici wa mĩgũnda ũkorwo ũkĩnyĩhĩrĩra macira maũ maĩngĩ ma ũici wa mĩgũnda nũ makorwo makĩnyĩha, na thĩrĩkarĩ nĩyagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩoya mahĩnda marĩa maagĩrĩire ĩtakũrahĩa mĩaka mĩingĩ gũcira macira maũ ma ũici wa mĩgũnda.

Arĩmi nĩmacemanagia na magoti na mogwati ta makũmomorerwo mĩgũnda yao kana magũthiũkĩrĩo gũthũkũrĩo mĩgũnda yao kana irio ciao mahĩnda inĩ marĩa maraikara cikaro inĩ itarĩ cia gũtũra, ni ũndũ rĩmwe nĩwĩigũaga mĩgũnda iyo nĩ ya thĩrĩkarĩ kana ũkaĩgũa nĩ ya andũ binafsi ciũmbe andũ ciũmbe, kwogwo nĩmagĩcemanagĩa na mĩgũnda yao na irio ciao gũthũkĩo na kũeherĩo ciĩkaro inĩ icio ĩtarĩ cia gũtũra na kũingatwo maita marĩa maingĩ mũno.

Arĩmi anini monaga ũteithĩo wa kĩwatho gũthĩe magoti inĩ rĩrĩa marĩ na macĩra ma magũnda no mathĩe igoti inĩ nakũĩga macĩra mao kana mangĩhota, no methe andũ a kũmacirrĩĩra magoti inĩ maũ ma bũrũri nĩgũkoragwo na magoti ma mũgũnda bũrũri ĩnĩ kũrĩa mũndũ athĩaga gũthĩtanga macira marĩa angĩkoro namo ena mathĩna ma mĩgũnda na nĩ getha agateĩthĩka.

Atongorĩa a kĩrũrĩrĩ kana thĩrikari cia matũra marũtaga wĩra wa kũamũkĩra thĩtangara thĩtanga cia mbere o kũma macĩra ma mũgũnda nĩo mabaga gũtwarĩrwo thĩtanga icio, marĩ andũ a mbere nĩ ũndũ wa macĩra wa mĩgũnda na mũno mũno nĩmakoragwo moe tondũ nĩ moe andũ a gĩakĩro kĩũ na maĩ andũ ta bamĩri kana arĩa magũrĩte mĩgũnda ĩyo, kwogwo nĩmarũtaga wĩra mwega mũno wa gũkorwo makĩamũkĩra macĩra maũ marĩ a mbere kũmana na arĩa maramatwarĩra macĩra maũ.

Mũgũnda wa kĩrũrĩrĩ ũrehaga mathĩna ma gũkorwo, andũ a rũrĩrĩ nĩmaratũnyana ta rĩũ ũngakora kwĩna macira maingĩ marũgamĩtĩo na andũ a rũrĩrĩ, na tondũ nĩ mũgũnda nĩ mũnene, na andũ nĩ aingĩ macira maũ makarehe ngũĩ nyĩngĩ mũno thĩ-inĩ wa bamĩrĩ thĩ-inĩwa mĩrũtĩre ya wĩra mũgũnda inĩ ũcio.

Taitũ cia mĩgũnda na mĩtaratara ya wandĩkĩthĩa ĩrũtaga wĩra wa kũonanĩa atĩ taitũ marĩtwa marĩa mandĩkĩtwo haũ nĩ ma mwene mũgũnda ũcio na kwogwo nĩ igĩtagĩra ene mĩgũnda iyo, nĩ kũonanĩa mũgũnda nĩ wao na marĩtwa mao na kũonanĩa namba cia mĩgũnda ĩyo ĩrĩa yagĩrĩire, marĩtwa maũ mao marĩa maandĩkĩtwo na kũonanĩa umm ibande ciao nĩ cihanaine marĩtwa na taitũ ciao nĩ imagĩtagĩra kũmana na wĩci wa mĩgũnda na gũtũnywo mĩgũnda yao.

Gwĩthamba magũrũ mbere ya gũkoma nĩ ũndũ mwega, tondũ nĩ gũtũmaga mũndũ agaikara na magũrũ matherũ, na nĩngĩ agakĩhota kũgĩa na ũgĩma mũtherũ wa mwĩrĩ, na nĩnge akahota gũkoma wega, tondũ magũrũ magĩkoragwo manogete na rĩrĩa mathambĩo nĩ mahotaga gũkorwo me mahorerũ na me matherũ, na ũkahota kũgĩa na toro mwega, wethamba magũrũ makũ na wamaĩga me matherũ.

No he mataro matereba ma garĩ igũrũ rĩa accident iria ciongererekete ica ikũhe ndĩmere atĩ magĩrĩirwo gũtwarĩthĩa garĩ matakũmĩtengerĩa, na magĩrĩire gũkorwo magĩrĩire gũkorwo makĩrora wega barabara rĩrĩa maratwarĩthĩa ngari nĩ magĩrĩirwo nĩnge gũthĩe na speed limit iria ciagĩrĩire cia barabara, nĩmagĩrĩirwo nĩnge gũtwarĩthĩa ngarĩ rĩrĩa matarĩ na toro bara inĩ makĩrĩa mũno ũtũko nĩ magĩrĩirwo gũkorwo mahũrĩkĩte wega na makahorera wega magĩtwarĩthĩa ngari na magĩrĩĩrwo nĩ gũkorwo magĩtwarĩthĩa ngari iria cikĩnyanĩire ikĩro cia gũkorwo cie bara inĩ ngari itarĩ thũkũ ngari njega.

Maũndũ marĩa wagĩrĩrĩire nĩ gwĩcirĩa rĩrĩa ũratũa kana nĩ ũgũkoro na mũĩgana wa mbeca thĩ inĩ wa akaunti ya ũigananĩru, nĩ atĩ kana kũrĩa ũraigĩthĩa mbeca icio nĩ bengĩ yagĩrĩire, kana nĩ ũhotete gwĩka maũndũ marĩa mangĩ mothe makũagĩrĩrĩo nĩ gwĩka na mbeca na ũgatĩgĩa mũĩgana wa mbeca cia kũĩga nĩnge ũndũ ũngĩ wa kerĩ nĩ wagĩrĩire nĩ kũmenya ihinda rĩrĩa ũrenda kũiga mbeca icio, kana nĩ ihinda ikũhĩ kana nĩ ihinda iraihũ rĩa kũiga mbeca icio.

Kĩrĩa ĩngĩona kĩngĩteĩthĩa mũndũ wa biacara makĩrĩa harĩ kũĩga mbeca na nĩ kũiga mbeca na akaunti ya kũhonkĩa, tondũ rĩrĩa ũkũĩga na akaũntĩ ya kũhonokĩa mbeca icio ndũcihũtagĩa na nĩ cihotaga gũĩkara akaunti inĩ yakũ mahĩnda na ndũgĩhota gũthĩe gũcirũta hĩndĩ ciothe kwogwo mahĩnda marĩa wĩigĩte ma mbeca icio ndũgĩhota gũcitinda ũgĩcirũta nĩ ũkũhota kũhonokĩa mbeca nyĩngĩ makĩrĩa tondũ ta akaunti ĩyo nĩ akaunti ya kuhonokĩa.

Ndĩ ta mũndũ wa bĩacara nĩ ndĩgĩthanĩtĩe akauntĩ yakwa ya biacara na akaũntĩ ya ũhonokio tondũ akaũntĩ ya ũhonokĩo to nĩ mbeca iria njĩgaga ĩngĩtũmĩra matũkũ mangĩũka, na akaũntĩ ya biacara nĩ mbeca ĩrĩa njĩgaga cia biacara na atĩ nũ ndũte o hĩndĩ o yothe nĩ getha nyongerere mũĩgana wa ĩndo ĩrĩa cĩe bĩacara inĩ yakwa kwogwo harĩ bata mũno wa gũtĩgĩthũkanĩa akaunti icio nĩ ĩgĩrĩ.

Mĩnĩstrĩ ya gĩthomo ĩnyitĩte itemi rĩa kũhĩngũra mackũrũ maĩngĩ ma ithomo cia ndĩgĩto o kaũntĩ inĩ ciothe cia thĩrĩkarĩ kaũntĩ inĩ ciothe cia thĩrĩkarĩ, nĩ kũhĩngũrĩtwo thũkũrũ icio cia gĩthomo kĩa ndĩgĩto na nĩnge ona macũkũrũ ma primary mothe nĩ manjĩtĩe ithomo cia ndĩgĩto na njĩra ya kũmatwarĩra makampyũta na mathomo ma kĩndĩgĩto na arĩmũ a gũthomĩthĩa mathomo maũ.

Njĩra ĩrĩa ciagĩrĩ ire makĩrĩa cia athĩĩ kũmenyĩthĩo kũmenyĩthĩo mogarũrũkũ makoniĩ thabarĩ ciao cia ndege nĩ kũgĩaga na message ĩrĩa cĩa gũtũmĩrwo thĩmũ inĩ kũonanĩa hĩndĩ ciothe mogarũrũkũ ma ndege, kana gũtũmĩra njĩra ya internet kũonĩo mogarũrũko o marĩa magĩkorwo kwo ma thabarĩ cia ndege o hĩndĩ o yothe mahĩnda mothe.

Kũhũrwo mbĩca hamwe na andũ a gĩkũndĩ kĩmwe, kũrĩ bata rĩrĩa mũrakũngũĩra maũndũ matĩganĩte tondũ, mbĩca icio nĩ ĩmũrĩrĩ kanagĩa, na nĩ ĩrũtaga ta kĩndũ kĩngĩ mũrĩrĩkanĩa matukũ mangĩ oka hĩndĩ ĩyo na kana hĩhĩ kũgĩa evidence ya ũndũ ũcio nĩwahanĩkĩte.

Njĩgaga mbeca ciakwa na njĩra ya, kũĩga akaũnti inĩ ya bengĩ kana nĩnge kũhĩngũra acccount ya thĩmũ ya Mpesa kũĩga mbeca ciakwa.

Hĩndĩ ciothe o mũthenya, nĩ ndĩroragĩra kana gathoma mohoro na njĩra ya kũrora nenda inĩ cia mohoro gũkũ thĩmũ inĩ, kana ona ngerorera terebiceni o mũthenya, kana ngathoma gatheti o mũthenya.

Nĩ nyendete stacĩni ya kameme mũno makĩria tondũ nĩ hotaga gũthikĩrĩria Baby Top na Gathemba makĩheana chai o hĩndĩ ciothe kĩroko, mathaa ma kĩroko, na nĩ nyendete stacĩni ya Classic tondũ nĩ thikagĩrĩria Maina Kageni o hĩndĩ ciothe makĩheana ndũmĩrĩri cia maũndũ gũkũ na gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri ũrĩa kũrathiĩ na mbere.

Twagĩrĩirwo kũonĩa wendo kũrĩ ciana cia ndĩgwa, na gũthĩe kũmacerera na kũmateithĩa na mbeca citũ, kũmagũrĩra irio na ngũo, kũmarĩrĩa ũhoro ũrĩa mwega, kũmatwara cũkũrũ, okoro matarĩ na ũhotĩ wa gũthĩe cukuru, kũmaceragĩra kaĩ kaĩngĩ na kaĩngĩ na kũmaaragĩrĩa o wega kũrũĩrĩra ihoto ciao kũmatwara thibitari inĩ rĩrĩa marĩ a arwarũ na kũma aragĩrĩa maĩta maĩngĩ na maĩngĩ na kũmonĩa mwendo hĩndĩ ciothe na kũma arĩrĩa ũhoro ũrĩa wagĩriĩre mũno.

Citesheni ĩrĩa yendetwo mũno Kenya nĩ Citesheni ya Citizen tondũ nĩ ĩrehaga ĩbĩndĩ ĩrĩa njega cia gũcanjamũra andũ, na nĩ ĩrehaga mĩthako ya ngerekano, na nĩ yaaragĩa maũndũ marĩa matũrĩgĩcĩrĩe bũrũrĩ inĩ na nĩnge nja wa bũrũri, na njĩra ĩgũĩte na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na nĩnge nĩ marĩ mĩthako mĩingĩ mĩega ya umm rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ na rũrĩrĩ ĩrĩa ingĩ, na hamwe ya na mĩthako ya ya gĩthũngũ na gĩthwerĩ.

Njĩra ĩrĩa thĩgũkũ cia ũndũĩre iteithagĩrĩrĩa harĩ gũtũrĩa ũrũmwe gatagatĩ inĩ wa andũ nĩ na njĩra ya ũnyĩtanĩrĩ na njĩra ya kũarĩa hamwe na njĩra ya kũrĩanĩra hamwe, na kwogwo andũ makagĩa na ũĩgĩthanĩo thĩ inĩ wao nĩ ũndũ wa thĩkũ ici cia ũndũĩre na hamwe na gũkenanĩra na kũgĩa na mahĩnda marĩ hamwe.

Nĩnjendete gũthĩkĩrĩra Jeiff Koinange kũhĩtũkĩra terebiceni ya Citizen tondũ nĩarehaga andũ aĩngĩ nĩarehaga ahũrĩ a biacara, nĩarehaga aah politicians na nĩarehaga andũ maraarĩrĩria maũndũ marĩa marahanĩka Kenya na thĩ yothe handũ harĩa haroma, nĩarehaga andũ aĩngĩ mũno na ngahota kũmenya maũndũ maĩngĩ kũmanĩa na tabarĩra ciakeT.V inĩ ĩyo ya Citizen.

Itũmi iria itũmaga mĩciĩ ĩtũ ĩhĩe nĩ mwakĩ nĩ kũaga ũigĩrĩrĩke ũkaga kũrora kana kwĩna candles ci on hĩndĩ ĩrĩa thĩtĩma ĩtarĩcio, kũaga kũrora stove kana gas ĩ on hĩndĩ ĩrĩa tũracitũmĩra kana rĩrĩa twarĩkĩa gũcitũmĩra tũgĩthĩe gũkoma kana tũkĩũma nyũmba inĩ citũ, njĩra ĩngĩ ya gatatũ nĩ thĩtĩma andũ amwe nĩmatũmagĩra thitima cia kũĩyo ĩrĩa ĩratũmĩka ũrũ mĩciĩ inĩ ya andũ na ĩrĩa ĩnyĩtĩthanĩtĩo na njĩra ĩtarĩ njega na kwogwo mĩakĩ ĩkaogererka na njĩra ĩngĩ na ĩno ya gũtĩga ciana ĩgathaka na kĩbĩrĩti kana mwaki magakoro marĩ aĩkĩ na me ũgwati inĩ wa gũthaka na mĩakĩ.

Rĩĩtwa rĩa mũrutwo wa yunibacĩtĩ ya Sayansi na Tekinoronjĩ (RVIST) thĩinĩ wa kaũnti ya Rift Valley, ũrĩa wonanirie kĩndũ gĩthondeketwo nĩguo kĩmenye andũ arĩa mangĩingĩra mĩciĩ-inĩ na kũndũ kũngĩũ nĩ Clement Ogalo, rĩu nĩ rĩo rĩĩtwa rĩake. Clement Ogalo.